Ore enkabila enkuna mali nanyor, naa Kuna naji classic blend naa saai sidain oleng wemeloni ,meeta ninye entoki nangou kake aisidai oleng.

Ore tenadol ena siai naa esiai ebiashara neitu nchere ore ena naigero imiet otikitam naa eitu ajo ore irnyanya imeit naa tikitam ,ore ena eogwan otikitam naa ore ogwan na tikitam, ore ena euni otikitam naa eitu nchere ore okuni naa tikitam. ore ena naa keutu tofauti ornyanya ,ore kulo imiet naa eikutitik oleng. ore kulo ogwan kutitik kake mee naleng, ore kulo okuni naa ninche sapukin aitobiraki. nadolita enopeny egira siininye aitobitraki negira agelenaa enetiu biashara ina duka, idol esiai sidai.

Ore temurua amui yieu nindim nikiyiolouni tenkiroroto, ore temurua na iro mbaa emaendeleo ,amu ore ilarikok lekuna olongi nemeyieu maendeleo enaa enetiu ,kake ore pee elotu airo olarikoni nidol anaa keidim ataasa kake ore tenkaraki mbaa kumok nemelotu aitimisa enaa enatiaka iltunganak .neeku ore tenkiroroto indim aibelekenya iyieunot oltunganak ,kake ore pee ibelek ore kura ekioshokini ,kake ore irkumok ,ekioshokini tenkaraki enkiroroto .idol ata larikok kumok loogeluni naa keponunui agelu erishata emusho tenkaraki enkiroroto naeuo airo ,eiroro enkolong emusho neibelekeny iltaujka looltunganak. neeku ore tenkiroroto ,eret neibeleny esiai neibelekeny kweshi oltunganak.

Esiai emaendeleo eteknologia ena. nayaua mashinini naapasha .ore ena naa esiai ositima nagirae aitobir, egira aitobir iltunganak imbaa, ntokiting kumok mashinini nayau tua ilashumba neeku ore ena naa nabo onena mashinini.

Teniyieu esile tembenki, nilo aitobirie olchampa naa indim ninchooyo entoki naji tittle deed ore title deed naa entoki nautu nchere ore ele naa olchampa lino, eyautu esiana oyekai natii ine ,neeku keutu nchere ore pee iyieu nilo aya esile nilo aitobirie tembenki ,naa ina entoki nilo autu. nibalunye nchere ore pee kinchori ina sile naa eidimayu ore pee ilaikino ataalaa neponu embenki aaya ilo samba. kake meisiligi nejia esile naa najia eikoni paa etumi.

Ore endung'oto oo intimi naa keibelekeny enkop, amu kore entim naa niniye nayau enchan anaa netiu, ore tena entim na enkop natii naa ninye emanya unguesi, naaku ore tenidung' entim ninyal, meidimai nintoki atum olari, naakumetumoi olari te nkop, nemetumoi inguesi teena. Naaku ore entimi naaku esidain tengaraki ninche nayau enchan, ninche kitumie enchan, naaku ore emetii enchan, mikitum nkule daki, aten ake ijo idung' entim piiturisho, neaku esiai e pesheu amuu itudung'o entim neimin enchan, naaku ore peimin enchaki mekore kitum indaki too ilchambai le nkisembuare naaku aisidai entimi oleng, matonyok aapik intimi mataa netipat amuu enetipat te nkishui aang' o te enkai.

Enetipat ena baye tengaraki ore peitururo ninche indaki te nkop naa kelo neinyala, naaku ekiyas inji pekitum aatpik olchani metaa inguesi ana suserik meitoki aatum eneiko tenejing' tengaraki etii olchani, naaku ore ilo cheni meiruhusu nena susurik metinyiku, neaku esidai teniyas inji, ore piindip atebela ilpaek nipik ilbenia neret kulo benia metaa kore ata teniyeu nimir naa imir to lgunia, naa tanaa iyeu niimpim naa impim ake etiu neja, nitum iropiyiani naaku ore enturore oo ilpaek naa enturore sidai oleng, netumieki amu ninche enya ltungana pooki te kenya. Ninye eji staple food e kenya, enturore olpaek, oseki kinyaiye naa olkiseri.

Ore ena nadolita Sabatia subcounty diary farmer co-operative society limited. Ore ena co-operative netii nkaunti e vihida naa kejo United we stand together we benefit. Eeutwa naibosho, neibung'a tenebo peyie etum pooki emali, neaku ore ena co-operative naa enaret laturok le nturore, looramat inkishu okule, naaku ninye eji co-operative limited ssabatia subcounty natii vihiga ,nejo wootu maibungata nikitum entoki naretu yook tenebo.

Enkitobirata ena siai naa inchere ijo nimiraki ltungana ntokitin naa nayeuta, ore anaa kuna daki anaa nkoshen naa kenyor ltunganak, ore nkitunguyu naa kenyorr si ninye ltungana, naaku einyang' nepuo amir. Einyang'u sii lkulikai nepuo aamir naaku ore nkitobirata enye naa nabo intobir lkastomani linono aa lainyang'ak le anaake, ore peyie elotu olainyang'ani nirorie aitobiraki, ore peyie einyang' nijoki ashe, naaku eikununo tenijo aitobir ena siai.

Echan ena natasha tenakop, nesha enchan naata osoit, naa ore peesha enaduo chan neinyal indaki, nekut osuwuo, ore peekut osuwuo neitaper ilpaek, naaku ore ena naa enchan kake, kore te rishata naa eaku endaa, metii enkinyalata nainyala ninye kake eitobira amu eishorua enchan, kake ore pee eentelea asha anaake, neinyal inadaa oleng kake esidai amu mee enkoshen kuna kake eji ilpaek, kore ilpaek naa sidai amu etii shumata, ore nebaa nkoshen enata einyala pookin.

Esiai biashara naa esiai natii enkop pooki, ore biashara ore ena naa wholesale kieta sii yook, kieat too nkwapi wholesale kumok oleng, naaku kore biashara te kuna olong'i naa etijing'a enkop pooki, amu eketaa kenya ltungana indaki pooki. Mokore aa enapa kata naa egol peetum ltunganak iropiyiani, kake ore tenakata, etum ltungana iropiyiani anaake, neinyangisho neas esiai anaa enanarikino, nepuo oldukai ainyang'isho, nepuo ilkulikai wholesale neinyag'u nepo ltungana neelakwa neyas esiai, naaku etii ena siai nkopang naa sidai oleng.

Enkabila nadua empilipili sidai oleng amuu edua naa eret oltungani. Ore te ng'ae rishata naa olchani, ore te nchoto nabo ore noshi kata eeta oltungani endaa nemesiadi tanaa abaki eata oltungani erotito olttungani enkoshoke, ore piipik ina mpilipili nadua endaa nikiret, nikintusupat enkoshoke ino, naaku esidai ana nadua oleng.

Ore embate naitsihipo tena naa ena teknolojia naa epik enkare emparet ondaki, mepik intana ake kake epik impaka imbene. Atishipe oleng tena teknolojia naewuo taata amuu adolita ajo meyas oltungani esiai openy, kake keirony ake emashini nerumoo enkare enpik inchot pooki anaa enarikino, neaku esidai ena siai nayautwa loshumba o amshinini naa eitelelek siatin oleng. Ore ake entoki nayeuta naa oltungani oicontrool metaa eibukoo enkare enchoto nayeuni, naaku atishipakine ena siai e teknolojia nayautwa elashumba, etelelia esiai oleng.

Ore ena baye naa enetipat oleng te nkopang amu kieta inkishu naa kenyaa ena daa. Kore ena naa inda oonkishu, neaku ore ena siai naa enetipat oleng amu eyeuta nkishu indaki, naaku ore emetii endaa mikitum entoki nanarikino anaa kule. Mikitum sii anaa iropiyiani nikiramatie, nikiramatishore amuu ore pedaa inkishu ninkenanki lapaitin eata ale okeri oba inji, lapatin ake ingenaki nitum inchere etaa noo ropiyiani kumok enkiteng oleng, ore nebaa oonoo nkalufuni iip unii neaku noo nkalufuni ongwana, naa ina ba oo ropiyiani kutii ama aa inkeek tomon neaku noo inkeek artam, ache oleng amu eretito yook enkai pee kitum inchan pee kiramatie inkishu.

Ore ena siai tenadol nadamu enkata enmetii olari enkop, neaku epiki kuna ile saatia inchi aitataaniki impuka tanaa indaki peyie etum inkare tenaa ana abori oontana, neaku esidai amuu emayanita yook enkai olari peemekitum imbaa kumok naa eitagol siatin aang' naaku kesidai ena siai naasita laturok amu eitamooki, amu eitamooki, ore nabo emee nkitamoore ankata emetii ena siai, enkata emeyiolo ltunganak ena siai. O re sii ninye nashukoki olashumba enashe tengaraki esiai enkitamoore enkisuma nayautwa atua, nayauta anakopang. Ninye embaye etipat amuu eretito yoo tena siai peekiyolou enekinko pee kiyas ana sempaare.

Ore ena mabaiye eng'eno naipirakini kake naba etii iloota ina ing'eno naipirta ena baye inchoo aliki te nkiti kata.

Enetipat ena baye e agriculture te nchoto o loomanya taon o lelo lemeeta impareti oitumiya entoki najii green house aitobiraki ate imboga enye, naake esidai ena baye amuu eituaki yook imbaa kumok. Etii ltungana oota impareti sapuki kake meyiolo aataramat aitobiru indaki kake etii lkulikai oota nkuttiti kake irashu etooro enaa enashaakino, neor'ior' anaa eneitio. Ore peyie eas neja, netum ainoto entoki nayeuta, naaku ore yook ltungana loota impareti nekieta imbaa kumok matonyok aitobiru anaa eneishaakino, maitumiya anaa eneishaakino naa inakata emayan yook Enkai.

Ore ramatare oosuom neibelekenyaki, mekore kieta nkishu anaa apa noapa, kieta nkishu to kuna olong'i taata tena kop, naaku eramatita oltungana inkishu te kuna olong'i neramatiota ltungana te nchotoe zero grazing, melore apa eyiolo iltungana ramatare enaa enoap najii free range egira aitumiya iltungana zero grazing tengaraki eketaa kutii ilchambaii te nkop. Metii oleng wejitin nemekunyii ltungana eramatita kunda kishu ekienyeji, eramatita ltungana kuna peyie eitobirr amuu etaa etaa kutii imaendeleo.

Ore tena nadolita inchere egira olaituroni aboloo inkare, egira aboloo enkare, egira aboloo metabaki eweji natii, ore peetur ake anoto enkare te pooki weji, nepik masaa enyemal esiai peetumoki atipika empeku, neaku neja eikununo esiai enye.

Ore nkaitubulu te ilchamba naa kesieku aalam imbaa endaki, naaku ore peeku inkaitubulu ntii olchani ojo loshumba loondom, naa ninye eyautwa kearr nkaitubulu pookin natii enkop, naaku ore nkaitubulu naa eata enkoitoi nikintainye to ilchambai kuna olong'i, naaku ore eturisho ltunganak, mokore eisember ltungana mpareti, eitumoya inatoki najo laundam, neata sii ninye imbaa kumok amuu keya empolea sapuk te mbari, naaku kintumiya te ing'eno enaa enetiu.

Ore enagira aasa tene naa laturok oinyang'ita inkishu te sokoni. Ore enkinyang'are naa ninye egira lkunchai aweni aadol bei, neishooyo iropiyiani petum inkishu tanaa ore ene naa eweji antiiki olkuroto lkunchaii.

Ore eninko teniya ena daa, naa inchere enarikinpo ore ilo imchapati nidung' nintushul naa o nena inkoshen, ore pee intushul nikurr, neaku ioku enkijiko ninya, ninya nabo onabo, kake ore tengaraki eitu idung'dung' inchapati, nioku ilo nena nkoshen niwolie ina inchapati naa neja eikoni tenenyai, oo nemenyorr apa ilmaasai oleng' kunadaki, kake ore te kuna olong'i naa ketaa enya oleng'.

Ore ena baye naa kenyorr oleng amuu egira aayau ltunganak esuom too nkoitoi napasha. Ore enturore etuturo olaituroni neisho ltungana loo matatuni meewaita aapuo aamir ashu netii ninye oitumiya matatu enye, neayie ina daa osokoni tanaa emir, naaku ore ana siai naa esidai oleng amuu matejo tana kata kirorita, netii ilaturoni sokoni, egira adamu iropiyiani naa aisilig ajo neja etiu anaa enarikino.

Enetipat eramatare oo nkokon, amu ore enkoken naa keata tipat oleng. Ore ltungana eton emeeta inkishu, nemeeta intare naa eitarunye iramatare oo inkoken. Ore piitum inkoken kumok naa eata iropiyiani, kindim ainyang'aki enkine tanaa enkerr, naa keidim neinyang'u enkiteng' too nkule atitin naaku, aisidai ena ramatare te murua, naa esidai koree te iyang'are elelek iyang'ata enye, naaku ore elelek esiddi ena ramatare.

Ilatamatak loonchampai tekaonty embungata niendeleaya aaku tenebo orkulie peyie iyiolou mbaa nagira aendelea tekaonty otonkulie kaontini kumok natii ena kopang ekenya ,neeku maibunganta nikiyiolou enikinko peyie kiramat ilchampai lang amu kelo nikiata ilchampai sapukin kake ore enenkingasia nemikingira aitumiyia ena enarikino ,kingira ake aingua lchampai matakeri meeta ntokiting naasita kake ,ore pee kimbung nikiramat nikiyiolou enikinko pee kimanyisho irkulikae tunganak, torpolosien otepooki weji ,neeku sidai naboisho naa sidai tenikiyiolou enikinko tenikimanyisho.

Ore esiai nagira entelea tene naa inchere egira olaituroni aitobiri emparet enye, egira aifyekan nena tokitin nemeyeuni te nemeyeuni te imparet peyie etum ataasa enturore, emparet peun indaki. Esidai esiai nasita elaituroni tene weji oleng.

Ore tenaiyeu naisum oltung'ani eimu ena siai naa inchere, naa kaliki embaye etipat naata enapeku, naitoki aliki te siai amuu keas ltung'ana nkule siatin teng'araki sentei, naitoki aliki ajo ore piiya ena siai, nitum sentei nabaa, naaku esidai ltung'ana ooyiolo neibung' enkisuma asioki, ashe oleng'.

Ore embaye nagira aasa tene naa inchere, ore ale naa laramatani loo sinkirr. Ore tene naa indaa naa eaka sinkirr enyena, tengaraki e ramatare anaake, naaku eramatita aisho endaa sinkirr lenyena eton eitu elotu akesu. Sidai eramatare oo sinkirii amuu ore ltungana kumok nemeyiolo naa ajo keeta sentei, kake kore piing'or abaraki yolo inchere eata esiai.